Wapithoga seche ma koth nitie. Mine biroga mang'eny, moko ichulo ,moko mek chama, moko iyudo ka nigi gowi to biro mang'eny to wakonyore puro. En mana ka koth chuwe ema ji puroga, lakini seche moko, inyalo yudo ni ji puro ka koth ok chuwe, ka alot, nipuroga ka koth ok chuwe, jomoko puro ka koth chuwe, lakini wan wapuro ka koth chuwe, nikech e alworawa, nitie ong'eche. Ong'eche ng'eny, koro seche ma koth ok chuwe, to giwuotho giwuotho mang'eny to gikethone ji cham galot. To koro ka koth chuwe, ok inyal yudogi nikech seche ma koth chuwe seche te seche te, to gin be gipondo. Iyudo ni gin e utegi, ka gin gi utegi, moko ni bungu, moko nie got kamano kamano. Koro e alworawa ka wapithoga mana ka koth chuwe. Alot nwapidho ga mana ka koth chuwe. alafu gini ema konyoga ji pitho. Kata chuwo nyalo konyoji kagidwaro, lakini mine emi yudoga kawuok mang'eny. Mine ema konyoga ji mang'eny.

Pidho alot yot, pidho alot ok tek. Gima alot dwaro alot dwaro pi, a lot dwaro chieng' mana matin, a lot dwaro yamo, to alot ok onego bed ni iketone pi mang'eny. Pi iketone mana matin kaka mama maneno kae ni to oketo ne alot pi mang'eny. Eh onego oketne pi matin. Pi matin kawacho ni oolo gi paip. Onego ool gi gimoro magolo alot matin magolo pi mos. Lakini alode negi to becho, kuma opitheni be ber, lobeni be ber, gik moko te ber. Lakini pi ema onego oduok piny. Alafu alot onego ool negi pi gotieno, kaka mamawa ne opuonjowa. Gotieno lakini godhiambo ema sikuma kawe pi maber.